Adolta tenewueji enker oldupas naa ore entoki nadolta tene naa adolta ajo ekitum inkiri , kitum sii ndapan teneyiengi enaker ,kitumsii nkiri neyau faida ,neyau si kule tooltunganak lemeeta nkishu nalep nelep ntare, neeta sii ,keyau sii faida ,mmhh.

Ore engeno niyieu pee iyas enasiai naa indaikin nanya lukunguni peyie etumoki atoiu irmayai , neyiu sii ninguraa irkiek pincho kuna lukunguni pee metum imoyiaritin , niyieu sii ningor enkaji, nkajijik amu keyieu space arashu nafasi sapuk , ore sii peisho kuna lukunguni pee eiu irmayai nintayu enoshi kata ake , ore peisho nemepetero ee nintoki sii aaku ira oltungani loisho kuna lukunguni olchani.